Ore tenapisha nadolta ltunganak aa keji tenkutuk olashumba engineers na ore kulo tunganak na ltunganak linkaik oleng na keeasishore nkaik enye oleng na nadolta ajo itauo nkilani esiai na kegira aasisho tenewueji ore si enkalo loltunganak adolta olori ore elori negira kulo tunganak aibung ntokitin naijo wayai na ore palo alimu ajo kanyio nagira aasa tenewueji alo alimu ajo ore peingur kulo tunganak na loshi tunganak oitumia wayai peas esiai enye arashu esiai ositima na ore kulo tunganak enare nishop nkilani naikenoo wuejitin pooki pemepuo ake atum shida tosesenj lenye eimu ositima ore na pilo aitwreu enare ake kulo tunganak peeta inangeno amu ore ositima meentoki nadalarareki na entoki etipat enemut metii ositima anaata na kesidai si pipaashare amu keeta shock olaininingoni lai na ina peyie

Ore tenapisha nadolta tenewueji ntokitin apa najo irmaasai ildupa ore tekuna dupa nitutumokibildupa lara kumok neeni tenebo ore si adolta ajo otuunoki entoki naijo ngapeta tenapisha ore ba palo ajing orkiu ashu palo alimu enaipirta enabae ore apa ildupa tormaasai na entoki sidai amu eshetie apa irmaasai inkajijik torkitaunye sidai nidol si ajo ore shumata okulo dupa natipikaki irkujit na iyolo irkujit tormaasai na nche oitobiru loipi sidan neshet nkajijik metaa meo etipikaki si nkajijik irpuyai na iyolo si entoki namitiki kuko puyai nemetumoki ashomo atabaki ltunganak otii atua kuna ajijik enchan nidol ajo nkajijik eshetita imraasai tenewueji nitobir pemeoki ninche ormareita lenye

ore tenapisha nadolta ltunganak kumok otoni tenewueji etii nkjijik natesheta ninche kulom tunganak etii irkulie otoni aitorio nkejek enye ore si kuna pishai adolta irkuniani oenaa nkutukie adolta irkuniani otipikaki irmatunda adolta si nkera eshipa oleng tenapisha oleng ore palo alimu entoki nagira aasa olaininingoni lai osokoni ele otii ajo na sinnau pilo ayiolou ewoi naji taun arashu ewoi nailepuo npenyo ore na tenewueji na emiritae mpuka ore abayie na olchambai na keponu atum eretoto amu keponu atum kulo nganayio enikitum iropiyani petumoki aendeleza biashara enye nisum inkera enye irmareita lenye na sidai enaretoto amu itum iropiyani sidan oleng

Ore naa palo alimu enapisha na kalo adol ajo ketii oltungani ore eletungani nibungita entoki naijo embao naiteleko kulo tokitin lenyenak ashu kulo kikwan nidol ajo etuuno eletungani irkikuan kumok oleng nadol ajo eshipakino esiai onkaik enyenak amu etuuno nitobirinye irkikuan lenyenak oleng esidai alo si alimu ajo etuuno irkikuan tenkata enchan amu idol ajo etubulutua esidai nidil ajo etaa letipat nidol ajo inoto enchipae sapuk amu etuuno ntokitin enyenak ore olaininingoni lai ntokitin ingasa oltungani nilobadung tentanata aitumua olalem ore ake pindip atungo nekwa kujit ore ake pilotu olaininingoni lai na kajo si pilo aningu ilotu ake nilotu akinuu inatoki narok nikiny pii metaa inatoki natii iyolo ake ake pikiny peaku ilo ake nitumoki oltungani ainosa nioangu enkare sidai napuku tenkutuk na ina enchipae nishipakino.

Ore tenapisha kadolta tenapisha irmayai otipikaki esidai nipangae esidai adolta si entoki nijo fridge tenewueji ashu enkabat natipikaki peshumieki kulo mayai ore si na kajo ositima pae ele ore naa olaininingoni lai engeno nanare piata pilo aas enasia na ore irmayai lonkukui enare piyiolou akiti pemilotu ake nilotu adany amu itum asara tinewueji enare su niyolou ajo indim ategela irmayai lekienyeji okuna kukui oshiake amu ore kuna kukui ekienyeji na sidai Oleng idol si ajo tenilo olaininingoni lai pilo amir kulo mayai niponaa biashara ino arashu nelo aponaa tiatua ormarei lino ina oaarwpita enabae pitumoki atosotu irmayai lonkukui inonok esidai peminyala nitum si aar enkirowuaj peminyala

Ore enapisha nadolita tenewueji nadolita ltunganak kumok oleng nadolita ltunganak egira ashipakino esiai onkaik enye tenebo nadolita si ltae ajob kishu nilangita nkilani enye nkabilaitin namiri adolita si ajo keosho ltai petumoki ltunganak atorip ntokitin enye tenkoitoi naishaakino, ore na palo alimu ajo kanyio nagira aasa tene paa enetipat na kitiship ltunganak enaa amu tenilo oltungani osokoni osokoni nilo amir amir ntokitin inonok nishipakino faida ore ake toltunganak pookin metumoki oltungani ashomo meeta namuka meeta enkinko oltungani pilo miata nkilani na ina pa esidai enabae oleng na enetipat oleng idol ajo ore ake pilo oltungani atum iropiyiani naretunye ormarei lenye naidil si ajo midim oltungani ashomo miata nkilani ore si kulo tai na ninche orip kuna kilani oleng

Wore ena pisha, naa kadoolta ajo etii ewoji naijo enkabat atua enewuoji arashu oldiroo. Netii sii intokitin naatipikaki nikionori. Naa iyiolo kuna tokitin tenidol oltungani, naa iltalia arashu entoki najo ilmaasae iltalia naa inkirik naashumi metagoloto oleng' neyierieki eilata. Wore nai enikuni tenetumi ena baye, naa inji olaininingoni lai, teniindip oltungani ateyiengisho, nintayu inkirik tenkoitoi aariyia, eetae duo oshiake niana sirata enkier naapir, neetae sii kunda kulie duo naado inkirik. Nintushul aitushul niana kirrik pookin, nisholu eilata tewoji enye, yiolo piindip atosholu nipik emoti aaraki emoti. Yiolo kuna kirrik naa eilata eyierieki. Yiolo pee indip ateyierie pii, nijiu eilata tookuna kirik, nincho kuna kirik etoyu. Nilo alo nipik ewoji sidai ena orgalan, arashu nipik ninye kuna puyai nijo kuna naatii tenakata. Nincho metoito pii pee mengoyu. Nidol ajo erropil kuna kirrik oleng' naa nejia ikuni tenitayuni kuna kirik oleng'.

Ore tena pisha, adolita ajo enkop naisiaanya naa oleng. Nadol sii entito, enkerai ashu eselenkei ena. Nadol ena selenkei ajo eterrene esidai neeta sii irkiek ootipika enkoriong' enye. Ore sii paalo alimu, amu kalo alimu ajo kanyoo nagira aasa tena bae. Ore ena kerai neeta, arashu ena selenkei eshomo entim nelo alo adung' kulo kiek alo adung terisioti sidai, negelu irkiek oirrusha, loyiolo atanapa esidai ashu looidumu. Ore enajo ena kerai peelo aitaas kulo kiek naa enkoitoi ena napwoi oshi adung irkiek lentim piilotu oltung'ani alotu aasishore alotu ainok piitum enkima opa duo eton etu elotu ena siai digital naitumiari irgasi. Ore naa olainining'oni lai paalo alimu ajo, ore ake piidip ena kerai atudung'u kulo kiek neen tenkeene. Nidol ajo eteena esidai naa enkoriong enye sii eitumia peedumu kulo kiek aya tenakata ewueji nemetaana amu idol ajo eteena esidai na kulo kiek elo aitumia naa ina enetipat oleng

Ore tenapisha adolita ajo osero ele ashu olchamba ele nadolita ltunganak kumok nadolita irkiek ore kulo kiek adolta ajo etii etii entoki nanapita kulo tunganak ore entoki naitoship tenasiai naidol ajo ore enangwes nanapita kulo tunganak meenapa toki naji orgorila naidol olaininingoni lai ajo ebaki ore elegorila negira apa ninye apurisho ebaki negira anya kulo paek lekulo tunganak ogira aar elegorilla na ina peidiol ajo egira ltunganak aar elegorila tengoro amu itautuo enoshi nyamali nagira aitanyamal keun ame ltunganak nkaitubulu enye ore pidol ajo eoto nelotu elegorila aitanyamal anya nkaitubulu enye idol ajo keeta kulo tunganak enchipae inotito aitaduaya nduata enye aipanga apa tenebo nepuo aar elegorila ore ltunganak lenakijji na keeta naboisho eitutimo ninche nepuo atum enanyamali aate

Ore tenapisha nadolita nkaraeni orbaketi onkilani onkajijik ontasati onkera ore na palo alimu ajo kanyio nagira aasa tenapisha na nabo nabo kadolita enkare ore enkare na entoki etipat oleng amu entoki naa tenilau oltungani nilau enkishui ino nidol si ajo enkare naapooki naa oltungani pitumoki ainoto afya sidai tenisujare enkare ninchopo enkare na esiai enkare ake ore si tene kadolita ajo ore kuna tasati negira aituku nkilani enye nabo nagira afya sidai nidil si ajo kesidai enkitukoto onkilani amu ingas aituku tenkare osabuni ore pindip ningil aituku tenkare sidai ore ake pindip aituku tenkare sidai nilo aik netoyu nilo apik osanduku naidol ajo ore kuna tasati nagira aituku nkilani na entoki sida oleng

Ore tenapisha nadolita enkaji sapuk naitobiraki ashu nateshetaki adolita si iltunganak are ore si tenapisha aitoki nadolita ntare sanisana entoki naji irmeregeshi onkera ore naa tenaiko paidum oltungani peyiolou enasia na enare peyiolou oltungani esiai eramatare oleng tenaalo onkera arashu ntare anu enare ake neyiolou oltungani enkata niboloki irmeregeshi nkera ashu enkata nipik ormeregesh lino enchoni aa ore enniterunoto olari kenarikino pibololi ormeregesh ntare neisho nona tare inonok netum irkuon kule netum atubulu petumoki irkuon atubulu esidai inoto olari nidol si ajo inoto oltungani engeno metaa ore pemoyu ntare nincho ntare inonok olchani niud peyie pemetumoki ainoto nona moyiaritin

Ore tenapisha nakalo alimu ajo kadolta olukunguni etii lukunguni sapukin netii nkutitik ore kuna lukunguni neyawuaki aponuarashu enkaji enye ore na olaininingoni lai palo alimu ano enetipat enasiai arashu enabae sidai ena amu enkoitoi enasidai nitumie ropiyani asioki ore naa palo alimu enikununo enabae olaininingoni lai eetae lukunguni najo lashumba broilers neetae sinkoliotin naji layers ore na kuna tokitin naji broilers na ninche ejo lashumba ilukunguni na nkirik ake enyae neetae si kuna naji layers na irmosor ake ninche eitau ore naa kuna naji broilers na ninche eyiengi tonchereeni idol ano keshipakino ltunganak nkirik elukungu amu kemelok oleng ninche eyiangakini imugenini oonchereni ore si kuna layers na idol ajo kesidai irmosor lolukunguni amu olchani tonkera kutitik amu irmayai netum afya sidai.

Ore enapisha adolta oltungani ore si tenkalo eletungani adolta olchamba sapuk oleng olchamba lorpaek olchamba lenkano or na enaiko paisum oltungani peyiolou enasiai na olaininingoni lai ajo na sinyeyie pilo ayiolou enare niata oltungani engeno naipirta kuna bai pokira ore irpaek enare niyolou enkulukuoni naun irpaek nenare piyolou ajo enkata nalo ambaka pikes kulo paek linonok nadol irpaek ajo ikes tonkaik ore si palotu enaalo enkano enare piyiolou olaininingoni lai ajo enare piun nkano enasaa igira adolu enchan penangare nkano ino enchan amu kiboru teneoku enare pimpotu oltarakita ashu intilai peeponu aihavestaki nkano ino ninye enkoitoi naitelelek pelo enkoitoi esidai idol si ajo ore pindip atimira nkano nitum iropiyani kumok niendelea biashara ino

ore tena pisha na kadolta emama, nadolta si ore tenkalo ena mama na nadolta enkima naingua ajo na sinanu lairereu ajo oljiko engira atumia ena mama nadolta emoti sidai naata enkibungati nadol si nemmama ajo eta olbaket